Kindũ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, nĩ tũrona atĩ andũ aya me mũgũnda na nĩtũrona atĩ nĩ mathondekete gatemu mũgunda-inĩ wao, na ngwĩciria ũyũ nĩ mũrĩmi wa thamaki na nĩtũrona atĩ kwĩ na andũ erĩ arĩa maingĩrĩte maĩ-inĩ maya kana gatemu-inĩ gaka gatuĩkĩte atĩ nĩgathondeketwo gatagatĩ ka mũgũnda, na nĩ ũkoraga atĩ mũrĩmi nĩ atuĩkĩte wa gũthondeka handũ mũgũnda-inĩ wake, na nĩgetha atuĩke nĩ akũrĩithia thamaki ciake. Kĩndũ kĩrĩa mareka nĩ atĩ ngwĩciria mũrĩmi ũyũ nĩ hĩndĩ arambĩrĩria kũrĩma thamaki ici, kũona atĩ ici nĩ thamaki atuĩkite nĩacigura nja na nĩ gũcirehe acirehe mũgũnda-inĩ wake, na nĩkĩo cikoragwo cigĩtwo maratathi-inĩ macio, harĩa ĩratathi rĩũ rĩrĩa rĩohagwo, ũrĩa wohaga nĩ atigagĩrĩra atĩ kwĩ na rĩera rĩiganu rĩa thamaki iria cigetwo hau thĩiniĩ, kũona tũkoragwo twĩ twana, na nĩgetha mũndũ ũcio atuĩke atĩ nĩegũkinya no nginya nginya hekĩrwo maĩ, na nĩgetha tũ thamaki tũu tũtuĩke atĩ nĩ tũgũikara karatathi-inĩ kau thĩiniĩ citikũhũhia, na citigatuĩke atĩ nĩ cigũkũa, ũyũ nĩ atuĩkaga wa gũka na akahingũra maratathi macio, na agatigĩrĩra atĩ nĩ arũta thamaki icio wega ũndũ atĩ cigũikara hau maĩ-inĩ macio ci na riri mwega.

Nĩtũrona atĩ, ũyũ nĩ mũrĩmi, kuona atĩ nĩ arĩtuĩka atĩ nĩararĩma mũgũndainĩ wake, na nĩtũrona atĩ nĩkũgetha aragetha, na nĩtũrona atĩ nĩmĩ nĩmĩanga aratuĩka wa kũgetha mũgũndainĩ wake, na ngwĩciria nĩ mũgũnda wake kũrĩa atuĩkĩte atĩ nĩarahandĩte mĩanga ĩno, na nĩatuĩkaga wa kũmahe mahinda matiganĩte, kana ona mĩeri ĩigana ũna, na nĩgetha mĩanga ĩyo yake ĩtuĩke atĩ nĩkũnora na ĩnenehe ũũ tũrona, tondũ nĩtũrona mbicainĩ ĩno mĩanga ĩno yake nĩ mĩthaka mũno, na ngwĩciria ũndũ ũrĩa mũndũ angĩtuĩka no amene, nĩkuona atĩ ũkoragwo wĩ wĩra mũingĩ, ũrĩa ũrutaga nĩgetha ũtigĩrĩre atĩ mĩanga yaku nĩyakũhe maciaro maya, kuona wanjagia gũthondeka tĩri ũcio, na ũgathiĩ ũgĩthondekaga ũgatigĩrĩra atĩ mwanga ũcio nĩwakũra, na nĩgetha ũtuĩke atĩ nĩũgũkũhe maciaro ta maya mega, nĩgũkoragwo nginya na thumu, kana ona bataraitha ĩrĩa ĩhũthagĩrwo, na nĩgetha we ta mũrĩmi ũtuĩke atĩ nĩũkũruta maciaro mega, na nĩgetha ona we rĩrĩa ũgũtua atĩ nĩkwendia ũkwendia mĩanga ĩno yaku, nĩũgũtuĩka wa kuona mbeca nyingĩ.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, nĩ tũrona atĩ aya nĩ ategi a thamaki harĩa nĩ matuĩkaga agũkuwa indo ciao iria mahũthagĩra gũtega thamaki, magatuĩka atĩ nĩ megũthiĩ nacio iria, kana ona rũĩ, na hau nĩ matuĩkaga agũcikia rũĩ -inĩ rũu kana iria-inĩ, na nĩgetha matuĩke atĩ thamaki icio nĩ ciũkaga cikaingĩra thĩiniĩ, na rĩrĩa maigwa atĩ nĩ rwari, neti ĩyo yao nĩ yaritũha, hau nĩho matuĩkaga akũgucia igũrũ, na magatuĩka akwonoria thamaki icio matuĩka agũtega handũ harĩa makoragwo mathondekete hagũciga, na rĩmwe ona nĩ ũkoraga atĩ nĩ makoragwo na irio iria matũmagĩra kũhenereria thamaki taici, na nĩgetha rĩrĩa maikia neti yao maĩ-inĩ, thamaki icio nĩ citengeragĩrĩra atĩ nĩgetha citweke atĩ nĩ cikorĩa irio icio, na hau nĩho cituĩkaga cĩa kũingĩra mũtego-inĩ, na nĩguo hau nĩho ngina ategi aya a thamaki, matuĩkaga akũgucia neti yao, na makonoria thamaki iria ciothe matuĩkĩte agũtega, na aya nĩ matuĩkaga ngina agũthiĩ gũciendia, kũrĩa atĩ ĩyo nĩyo ĩkoragwo ĩ biacara yao ya o mothenya, magatega magacoka magathiĩ magaciendia, na hau nĩ matuĩkaga akuona bainda yao njega.

Maũndũ ma kũngenia haha nĩ maingĩ, kuona atĩ nĩtũrona ũyũ nĩ mũrĩmi wa mahiũ, na nĩtũrona ena ng'ombe nyingĩ mũno, na mũrĩmi ũyũ nĩtũrona atĩ nĩacagũrĩte njĩra ĩrĩa ya gwakĩra, ng'ombe yake nyumba yacio, harĩa nĩatuĩkaga wa gũciga, na nĩwe ũtuĩkaga wa gũthiĩ gũciethera mahuti, kana ona irio, na agatuĩka wa gũcirehera, na nĩtũrona ona nĩathondekeire nginya ng'ombe ciake handũ ha kũrĩra, na nĩho mũharatĩ, na nĩũkoraga atĩ nĩmakoragwo magayanĩtie mũhũratĩ ta ũyũ maita merĩ, harĩa ũkoraga atĩ nĩmagayanĩtie handũ ha kũrĩra, na handũ ha kũnyuĩra maĩ macio, na we ta mũrĩmi wĩra waku nĩgũkĩra, ũgatigĩrĩra atĩ ng'ombe ciaku nĩciarĩa, na cianyua maĩ, na ũgatigĩrĩra maĩ mau nĩmatheru, na atĩ nĩwacihe irio kuma ihinda, na nĩgetha citigatuĩke atĩ nĩcikũhũta, kuona atĩ ng'ombe ici nocio cituĩkaga atĩ nĩcikwendio, kana okorwo nĩ iria cia iria, mũrĩmi nĩatuĩkaga wa gũcikama, na agatuĩka wa kwendia iria tarĩu.

Ũndũ ũyũ tũrona haha, nĩtũrona atĩ nĩ mũndũ ũratua macani make. Na ngwĩciria ũyũ nĩ mũrĩmi, kuona atĩ nĩakoragwo acagũrĩte ũrĩa agũtuĩka wa kũrĩma ũrĩmi wa macani. Harĩa macani nĩmagĩkoragwo na mũmera wayo, harĩa matuĩkaga ma gũtuo. Na nĩtũrona makoragwo makuĩte kĩondo na mũgongo, harĩa wĩra waku ũkoragwo wa gũtua macani ũkĩmaigaga kĩondo-inĩ kĩu gĩaku, na nĩgetha watua warĩkia, ũthiaga na kiondo kĩu na ũgacoka wa gũcagũra macani macio. Ndũgakorwo atĩ nĩ kũrĩ na ngũ ũgũikĩtie kana ona mahuti marĩa momũ. Na hau nĩũtuĩkaga wa gwĩcagũrira na nĩgetha ũgatuĩkĩa ũkamatũara. Nĩgetha ũgacoka ũkamatũara gĩthĩi, na nĩgetha ũtuĩke wa gũthimĩrwo, na nĩgetha wee ta mũrĩmi ũgatuĩka atĩ macani macio mendio, nĩũtuĩkaga wa kũrĩhwo.

Tũrona atĩ andũ aya, nĩmakuĩte thamaki ici nyingĩ mũno, iria atuĩkĩte atĩ nĩkũgetha makũgethete iria-inĩ rĩrĩ tũrona rĩnene, na andũ aya nĩmatuĩkaga agũkĩra kĩroko tene, namagathiĩ iria, harĩa nĩmakuaga indo iria marabatara cia gũtega thamaki, na nĩgetha magatuĩka atĩ nĩmakuingĩra iria-inĩ ta rĩu, namagaikia neti ciao maĩ-inĩ, na nĩmakoragwo ona makuĩte, nginya irio iria cia kũhenereria kĩndũ ta gĩkĩ thamaki, nĩgetha rĩrĩa thamaki icio ciona irio ta icio, cigatengerera gũcirĩa, no citimenya atĩ ũkoragwo wĩ mũtego, kuona o rĩrĩa ciatuĩka cia kũingĩra, ategi acio a thamaki nĩmakoragwo magucĩtie neti icio ciao, namagatuĩka nĩ magetha thamaki nyingĩ mũno, na hau nĩho matuĩkaga a kumĩra na nacio iria, magoka nacio gũkũ nja, na magatuĩka atĩ nĩmarenderia andũ, kuona atĩ nĩgetha ũtuĩke atĩ wĩna ũmenyo wa gwĩka ũndũ ũyũ, no nginya ũkorwo na hinya, na ũmenyo mũingĩ wa ũrĩa ũgũtuĩka wa gũthiĩ gũtega thamaki ta icio, kuona atĩ ti wĩra mũhũthũ.

Nĩtũrona atĩ ũyũ nĩ ũrĩmi wa nyanya, na nĩtũrona atĩ ũyũ nĩ mũndũ ũrĩa ũkoragwo acirĩmĩte, kuonanĩakoragwo aharĩrirĩirie mũgũnda wake, na nĩgetha atuĩke wa kũhanda nyanya, na cituĩke cia kũmũhe maciaro mega ta ũũ tũrona, na nĩtũrona atĩ ona nĩcikinyite handũ ha kũgethwo, kuona nĩ tũrona kwĩna iria njĩru, na kwĩna iria njĩthĩ, na mũrimi ta ũyũ nĩ ũkoraga nĩarutĩire wĩra mũingĩ mũno, ta atĩ nĩũkoraga nĩatigagĩrĩra atĩ mũgũnda wake nĩ mũnoru, na agatigĩrĩra atĩ mũgũnda ta ũyũ rĩrĩa atuĩka wa kũhanda, ndũrĩ na mũrimũ o wothe, na agatigĩrĩra atĩ ona tĩri ũcio arahandĩra nĩ mũnoru, na nĩgetha rĩrĩa akũhanda nyanya ciake, nĩci cigũtuĩka cia gũkũra wega, na riri mũingĩ mũno, na nĩgetha atuĩke wa kuona maciaro mega ũndũ nginya angĩtuĩka atĩ nĩakwendia, na rĩrĩa agũtuĩka wa kwendia nĩagũtuĩka wa kuonjorithia ũrĩmi wake, kuona ona nĩagũthiĩ nambere na kũhanda nyanya ta ici, na akagetha maciaro mega.

Kindũ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, nĩ atĩ ũyũ nĩ mũrĩmi na nĩtũrona atĩ nĩ njũkĩ arĩmaga, kogũo ũyũ nĩ mũrimi wa njũkĩ na nĩ tũrona nginya ũrĩa acithondekeire tũnyũmba, na haha nĩho njũkĩ icio citwĩkaga cia kũingĩra na cigaikara hau, na nĩcitwĩkaga nginya ciakũmũhe ũkĩ, na mũrĩmi ta ũyũ nĩakoragwo acithondekeire ciũmba ta ici gĩthaka-inĩ, kana ona korwo ena mũgũnda mũnene nĩ aigaga kũndũ ta gĩthaka-inĩ, harĩa njũkĩ icio ciũkaga cikaingĩra na cigaikara ho, na nĩ ũkoraga atĩ o kĩũmba o kĩũmba kina njũkĩ nyingĩ na ningĩ ogũo atwĩkaga wa kugetha ũkĩ wake na agatwĩka nginya atĩ nĩekwenderia andũ, na nĩgetha ũtwĩke atĩ nĩũreka ũndũ ũyũ nĩũbataraga ũgĩ mũingĩ, kũona ũrĩa nginya wagĩrĩrwo nĩgũthondeka ciũmba ici, na kũrĩa wagĩrĩrwo nĩ gũciga kũona atĩ nĩtũrona we nĩ acithondekeire handũ harĩa araciga, na haha niho njũkĩ ciũĩ nĩho mũciĩ na nĩho cikaraga na cigatigĩrĩra atĩ mũrĩmi ta ũyũ nĩ ona.

Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ, ũndũ wa mbere ũrĩa ũroka meciriainĩ makwa, nĩatĩ mũndũ ũyũ nĩtũrona atĩ nĩ bombo akuĩte mũgongoinĩ wake, na ngwĩciria nĩ ndawa aratuĩka wa kũhe mĩmera ĩno yake, kana nĩtũrona atĩ nĩ nyeni ahandĩte mũgũndainĩ, na ngwĩciria mũrĩmi nĩatuĩkĩte wa kuona mũrimũ, kana ona mũrimũ wa tũtambi, na nĩho atuĩkaga wa kũgũra ndawa, harĩa atukanagia na maĩ, na agatuĩka wa kũmĩkĩra mbomboinĩ, na nĩgetha athiĩ nambere na kũ kũ kũhũra ndawa, nĩgetha nyeni ciake citigatuĩke atĩ nĩcigũkua nĩũndũ wa mũrimũ ũcio, koguo mũndũ ũyũ nĩkũrora ararora mũgũnda wake, na agatigĩrĩra atĩ ndũrĩ na mũrimũ o wothe, nĩgetha atuĩke wa kũona maciaro make mega.

Ngwĩciria mĩbango ĩrĩa ĩngĩkwo, ya kũiga indo cia ũndũire na kũnyita andũ mbaru, na hĩndĩ ĩyo kũgwatanĩra, andũ a ndũrĩrĩ itiganĩte hĩndĩ ya ikũngũiro cia ũndũire, ũndũ ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩkwo mũno, nĩatĩ magĩrĩirwo nĩgũtigĩrĩra atĩ o kũndũ kwĩna mũthenya ũmwe, ũrĩa andũ maroka hamwe nĩgetha matuĩke nĩmarakũngũira ũndũire wao, kuona atĩ gũkoragwo na ũndũire mũingĩ mũno, o andũ kũrĩa maumĩte, makoragwo na ũrĩa ma mekaga maũndũ mao, nginya ũhoro wa mĩkĩrĩre ya nguo, na kũruga irio, koguo ngwĩciria kwagĩrĩirwo nĩgũthurwo mũthenya ũmwe, harĩa andũ marĩũkaga magaikara thĩ, kuona atĩ ona no mũkombore kĩndũ ta kĩharo, harĩa mũrĩthiaga mũgacemania andũ othe a rũrĩrĩ, na mũgatuĩka atĩ nĩmũronania ũrĩa rũrĩrĩ rwanyu rũikaraga, na ũrĩa mũrutaga mawĩra manyu ma ũndũire, na nginya ũrĩa mĩkĩrĩre ya nguo. ũrĩa andũ nginya irio iria marĩaga, kuona atĩ andũ makoragwo na irio ciao, o mũthemba o mũthemba, na ngwĩciria ũndũ ũcio ũngĩkorwo atĩ nĩkũraigwo mũthenya ũmwe, andũ magoka hamwe, ũndũ ũcio ona nĩũkũrehe andũ hamwe na matinde na wega, na matarĩ na mbara.

Mĩbango ĩrĩa ĩngĩ tuĩka atĩ nĩikũigwo, kana ona ĩtuĩke atĩ nĩgwĩkwo kũndũ, na nĩgetha matigĩrĩre atĩ nginya andũ akũrũ nĩmaraheo gĩtĩo kiao, na atĩ andũ nginya nĩmagũtũra na ũrũmwe, gatagatĩinĩ ka njiarwa cia ma mĩaka ĩtiganĩte, nĩ kũrĩa andũ magatuĩka atĩ nĩmarathomithio ũhoro wa gĩtĩo, na ũrĩa mangĩtuĩka atĩ nĩmagũĩkarania na ũrũmwe, kuona atĩ ona andũ akũrĩ nĩmatuĩka nginya agũthomithia andũ anini, ũrĩa magĩrĩirwo nĩgũikara na ũrũmwe, kana ona magatuĩka atĩ andũ akũrũ nĩmarathomithia andũ anini, ũhoro wĩgiĩ ũndũire wao, na ũndũ ũcio nĩũtũmaga nginya andũ magatuĩka atĩ nĩmagũka hamwe, na maikare thĩ, na matuĩke atĩ nĩmagũthikanĩrĩria ũrĩa andũ marathomithania, na hau nĩho nginya gũtuĩkaga atĩ nĩmũkũhota kũhena gĩtĩo, kuona nĩ ũrona atĩ we nĩ mũndũ mũnini, na kũrĩ na mũndũ mũkũrũ, na ũkamũhe gĩtĩo kĩrĩa gĩbatiĩ, kuona atĩ ũhoro wa gũthomithania ũhoro wa kũheana gĩtĩo, wagĩrĩirwo nĩkwanjĩrĩra mĩcĩinĩ ya andũ, kuona atĩ wagĩrĩirwo nĩ gũthomithia mwana ona e mũnini, ũrĩa agĩrĩirwo nĩ gũtĩa andũ akũrũ.

Mĩbango ĩrĩa ĩngĩteithia, atĩ andũ matuĩke nĩmaraikara na ũrũmwe, na atĩ andũ anini ona nĩmarathikĩrĩrio mateta mao, na andũ nĩmakũhota gũikara thĩ, namagatuĩka atĩ nĩmakwaranĩria wega, gũtarĩ na haro o yothe, ngwĩciria nĩmacagũre andũ arĩa marĩtuĩkaga atĩ nio anene a itũra, namagatuĩka atĩ nĩmagũthiĩ gũtwara mateta mao mbere kũrĩ atongoria ao, kuona atĩ andũ acio macagũragwo aitũra rĩtiganĩte, nĩmateithagia gũthikĩrĩria mateta ma andũ, namagatuĩka atĩ ona nĩmagũikara na andũ ta acio thĩ, na matuĩke a gũthikĩrĩria maũndũ marĩa andũ marenda gwĩkĩrwo, na maũndũ marĩa nginya andũ marenda gũcenjerio marĩa marahanĩka itũrainĩ rĩao, kana ona ũrĩa andũ mendaga gwakĩrwo indo, koguo rĩrĩa andũ acio maroka namagathikĩrĩria, nĩmatuĩkaga a gũthiĩ nagũtwarĩra atongoria anene kũrĩa mbere, namagatuĩka atĩ nĩmarathikĩrĩrio, na tuonaga atĩ andũ nĩmarathikĩrĩrio rĩrĩa ũkuona atĩ ũndũ ũrĩa mũratuĩkaga nĩmũrateta mũno, watuĩka wa gũcenjio, kana ona mwateithio nĩ atongoria acio anyu, nĩmuonaga atĩ nĩmũrathikĩrĩrio.

Ngwĩciria ũrĩa andũ mangĩtwika atĩ nĩ magũteithika na njĩra ino nĩ atĩ ũria andũ mararuta wĩra nĩ kwagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ na mbere na kũongererwo mawĩra na nĩgetha andũ nginya arĩa matarĩ na mawĩra, arĩa makoragwo maikarĩte mũcie kana maratinda magĩthiĩ kũndũ gwetha wĩra nĩ matwĩkaga a kũona gũkũ wĩra na magatwika atĩ nĩ makũrũta wĩra ũcio na andũ acio ona nĩ matwĩkaga nginya agũka na magaikara thĩ na mũgatwĩka akwaranĩria hamwe inyuothe na hau nginya ni mũteithagĩrĩrio nginya nĩgetha mũtũĩke nĩ mũgũteithĩka na ũrĩa mwagĩrĩirwo nĩ kũrũta wĩra hamwe na ngwĩciria wega nĩ atĩ andũ arĩa akũrũ na andũ aye erũ mararehwo wĩra-inĩ magĩrĩrwo nĩkũnyitithanio hamwe na nĩgetha andũ arĩa akũrũ matwĩke atĩ nĩmeguteithia andũ aya erũ ũrĩa magĩrĩrwo nĩ kũrũta wĩra ũcio na magatwĩka atĩ nĩ magũteithia nginya andũ acio a nini matwĩke atĩ nĩ mararũta wĩra ũrĩa gũbatie kuona atĩ o kũndũ nĩgũkoragwo na mawatho mao na ngwĩciria andũ aya mangĩtwĩka atĩ nĩ makũrũta wĩra hamwe nĩ magũteithania nĩgetha matigakore atĩ kũrĩ na andũ arĩa marauna mawatho.

Mĩbango ĩrĩa yagĩrĩirwo nĩgũtigĩrĩra atĩ nĩyekĩrwo, na nĩgetha atĩ ũkore nginya andũ nĩmaratwĩka atĩ nĩmakũrũta wĩra hamwe na ũrũmwe, na matarĩ na mbaara o yothe, nĩ atĩ twagĩrĩrwo nĩ gũthomithia atongoria acio ũrĩa magũtũika atĩ nĩmatũĩka atĩ nĩmarĩkia nĩ magĩrĩirwo nĩgũikara thĩ hamwe na nĩgetha o ũrĩa andũ magũikara atĩ nimakũona atĩ atongoria ao nĩmatũĩka agũikara thĩ hamwe na mageithania nĩ ũkoraga nginya andũ arĩa nĩ maratwĩkaga nĩ maramarũgamagĩrĩra nĩ matwĩkaga a gũikara na ũrũmwe na makendana, kũona atĩ mũtongoria ta ũcio akoragwo arĩ kĩonereria kĩ andũ kũona andũ mekaga nginya maũndũ marĩa mareka. Kogũo rĩrĩa andũ marona nginya andũ acio nĩ maratwika a gũikara hamwe matarĩ na mbara, andũ nĩmatwikaga onao a kwendana na magatwĩka ona nĩ makũrũta mawĩra hamwe na magĩteithanagia, kũona atĩ atongoria acio nĩ monania wendo na monania ũrũmwe.

Mathĩna maingĩ marĩa matuĩkaga atĩ nĩmarahutia arĩmi a kahũa nĩmakoragwo ta nginya maũndũ megiĩ ũrĩa mĩrimũ ĩyo ĩtuĩkaga atĩ nĩ ĩratamba, na ũgakora atĩ rĩrĩa mũrimũ ũcio watuĩka wa kũnyita kahũa gake, nĩ ũtambaga na ihenya mũno. Kana ũgakora rĩrĩa kurenda, kahũa nĩkarenda kwĩruha, ũgakora atĩ na mbura nĩ ĩraura mũno, kana ona riũa rĩkara mũno na ĩyo, nĩ ĩcũngagĩĩria kahũa ka mũrĩmi gatige gũkũra ũrĩ karakũraga. Kuona atĩ nĩ agĩrĩirwo gutigĩrĩra atĩ nginya kahũa gake nĩ ararĩmira. Na ningĩ nĩmeragwo okorwo mũndũ nĩ arenda kahũa gake gakũre, nĩ agĩrĩirwo nĩ gũcehaceha, na nĩgetha kahũa gake gatuĩke atĩ nĩgagũkũra wega na kamũhe maciaro mega. Na ngwĩciria mũrĩmi wa kahũa nĩ atũmagĩra mbeca nyingĩ agĩtigĩrira atĩ kahũa gake nĩ agatuga wega, tondũ kagĩrĩirwo nginya nĩ gũkorwo gagĩtwarĩrwo thumu na bataraitha. Na icio cikoragwo ciĩ mbeca nyingĩ mũno. Na nginya wakora atĩ nginya ũhoro wa gũtua kahũa, nĩ ũkoraga atĩ mũrĩmi ndangĩthia kahũa-inĩ gake gũtuĩke atĩ nĩ agũtua e nyike, nĩ akoragwo andĩkĩte andũ a wĩra, arĩa agĩrĩirwo nĩ gũtigĩrĩra atĩ mũthenya ũkĩrĩka kana rĩrĩa marĩkia gũtua kahũa, nĩatuĩka wa kũmarĩha mbeca ciao.

Mathina marĩa ũkoraga atĩ arĩmi nĩ maracemania namo rĩrĩa maratuĩka atĩ nĩ marakombora mũgũnda nĩ ũkoraga atĩ mũgũnda ũcio ũrakombora ũkoragwo na mawatho maingĩ mũno kana ona tondũ nĩũraheo mweri ũrĩa wagĩrĩirwo kũũrutĩra wĩra na kũona atĩ nĩwagĩrĩirwo nĩgũtigĩrĩra atĩ okorwo nĩ gũkombora na nĩ ũrakombora tũge mĩeri mĩingĩ nĩũkoraga atĩ rimwe gũkoragwo o mweri no nginya ũtigĩrĩre ati nĩwarĩhĩra kana o na kĩmera ũgatigĩra atĩ nĩwarĩhĩra ũngĩkarĩkia na mbeca icio cikoragwo ci nyingĩ mũno. Na ngwĩciria moritũ marĩa arĩmi mageragĩra nĩ atĩ nĩũkoraga atĩ mũrĩmi nĩatwĩka wagũkombora mũgunda ũcio na arĩhĩra mbeca icio na ũgakora atĩ mũgũnda ũcio ti mũnorũ kana ona wĩ na mũrimũ kũrĩa atĩ watwĩka atĩ nĩũrahanda irio ciaku atĩ itirakũra kana cigakuĩra thĩ kogũo nĩkũonania atĩ mugũnda ũcio ũrakomborire ti mũnorũ, kũona atĩ ona ndũrakũria nginya irio na hau ta mũrĩmi we niwe ũtwĩkaga wa gũthiĩra thĩ, kũona atĩ mbeca iria ũkoragwo ũtũmĩrĩte ũgĩkombora mũgũnda ũcio nĩ cikoragwo cĩ ũrĩire thĩ kũona atĩ gũtirĩ maciaro ũrona.

Nĩ gũkoragwo na mawatho maingĩ mũno marĩa makoniĩ kũhũra ndawa cia igunyũ na tũtambi, kũona atĩ nĩ ũkoraga atĩ nĩgũkoragwo na ndawa iria mwĩragwo atĩ ndũagĩrĩrwo nĩ kũhutithia mathangũ ma mũmera ũcio, atĩ ũngĩhutithia mathangũ no ũkore mũmera ũcio nĩ wa kũa kana ona ndũgũkũra ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũkũra, nogũo ndũgũkũhe maciaro mega, kũona ati nĩũkoraga atĩ nĩgũkoragwo na ndawa iria wagĩrĩrwo nĩ kũhũra mũtĩ ũcio o korwo nĩ mũri-inĩ na nĩgetha ndawa iyo itũĩke ya kũrũta wĩra, na nĩ getha atĩ o korwo ũngĩtwĩka atĩ nĩũrahũra kũndũ kũngĩ ndawa ĩyo ndĩgũtwĩka ya gũgũteithia neĩyo nĩ hathara kwĩ mũrĩmi kũona atĩ nĩ ahũthĩrĩte mbeca ciake agathiĩ akagũra ndawa ta iyo na agatwĩka wa gũka nayo nĩgetha atũĩke wa kũhũra ndawa ciake kũrĩ kũu mũgũnda-inĩ atĩ nĩgetha mũrimũ ũcio kana tũtambi tũu tũtwĩke twa gũthira kogũo mũndũ nĩagĩrĩirwo gũtigĩrĩra atĩ mawatho marĩa makoragwo mandĩkĩtwo ndawa inĩ icio we nĩ ũramarũmĩrĩra wega ta mũrĩmi na nĩgetha atĩ ndũgatwĩke atĩ nĩũkũona maciaro matarĩ makinyanĩru ũrĩa ũrabangĩire

Ndĩ ta mũrĩmi nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ ndĩramenyerera mĩmera yakwa. Na ngatigĩrĩra atĩ nĩ ndĩratuĩka wa kũrũmĩrĩra mawatho marĩa makoragwo maigĩtwo nĩ ũndu wa ũrĩmi bũrũri-inĩ ũyũ witũ. Na nĩ getha ndigakore atĩ nĩ ndĩrauna mawatho, kuona atĩ nĩ kũrĩ mbeca iria ũrĩhagĩra kana ũtuike wa kũnyitwo. Kuona atĩ ndũrakorwo ũkĩrũgamĩrĩra mawatho marĩa megiĩ ũrĩmi bũrũri-inĩ ũyũ witũ. Koguo we ta mũrĩmi nĩ ũtigagĩrĩraga atĩ nĩ ũrarũmĩrĩra mawatho macio. Na nĩ getha ndũgekore atĩ nĩ ũramauna, kuona atĩ nĩ ũgũgũtuĩka wa gũthiĩ hathara nene atĩ tondũ nginya mũgũnda ũcio nĩ ũtuíkĩaga nginya wa kũhingwo. Na ningĩ we ta mũrĩmi ũngĩtuĩka atĩ nĩ ũranyitwo na ũgatũarwo thĩinĩ, mathaa maku ũgũkorwo ũhũthirĩte rĩrĩa ũgũkorwo kũu handũ ũkorwo mũgũnda-inĩ waku ũgĩtungatĩra mĩmera yaku ĩrĩa ũhandĩte.

Maũndũ marĩa ingĩenda kũona kana ũteithio ũrĩa ingĩenda kũona thirikari ĩgĩka nĩ getha ĩtigĩrĩre atĩ nĩrateithia arĩmi ao, nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ maratwĩka agũthomithia arĩmi ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gũthiĩ na mbere na gũkũria ũrĩmi wao, kuona atĩ no matũĩke a gũthondeka rĩrĩa marĩũkaga o kũndũ o kũndũ na magathomithia arĩmi ũrĩa magĩrĩrwo nĩ gũthondeka mũgũnda wao kuma rĩrĩa marahanda na kũgetha na nĩ getha matigĩrĩre atĩ mũrĩmi ta ũcio nĩararuta magetha kana ona maciaro maingĩ kwĩ irio ciake iria ahandĩte mũgũnda na ũgũo nĩ ĩteithagia arĩmi mũno kũona atĩ no ũgĩe atĩ wĩra wake nĩarĩũkaga nginya kũmahe nginya ũrĩa mangĩhũthira macini nĩ getha cimateithie ũrĩa mangĩtwĩka akũonjorithia ũrĩmi wao na mongerere maciaro mao kũhũthĩra macini iria cikoragwo ci cia tekinoronjĩ na ona thirikari no yuge nĩrĩheanaga macini icio kuona atĩ no merũtĩre mateithagie arĩmi na nĩgetha arĩmi acio mathiĩ na mbere na kũrĩma na marũte maciaro mega kuona atĩ rĩrĩa magũtũĩka atĩ ona korwo kwendia nja wa bũrũri. Bũrũri witũ kana ona thirikari nĩtuĩkaga ya kũona mbeca kũmana na biacara iyo.